En betushek chebo nguni, ko kigowalak tuguk mokou ole kita, kigoet miisng boisiet nebo chorset mising ko nebo rabishek. Noton ko kigoib tuguk che chang, kigobetyi boisionik neranik ak koyai noton kochutyi boisiionik cheu chebo chorset ab rabishek. Miten tuguk che ndokiyoe kotoreti kobos chorset yon kiboisien rabishek. Agenge en choton ko: keger kele kaginet biik agobo ole nyolu koripto rabishekwak mising koichek cheon bogoche rabishek en simet. Nyolu koger kole kotou oret age ne konoren rabishek asikobit kotoretok komotokobet icheget rabishekwak. Konetishosiek alak ko cheu chebo kinet biik agobo boisionik che tot koyaen rabishek asikotoret komaibet.

Emetab Kenya kotakomiten boisionik Che koromen Che nyolu kisuldaen asi keger kele katestai emet ak boisionik chebo bandap tai kigoyai serkalit boisiet koger kole kochob ortinwek en komoswek chebo gaa en koratinwek Che terter kobaten miten komoswek Che tomo koit chobetab ortinwechoton ko nyolu en serkali koger kole kaisuldaen noton asikobit koityi boisionik chebo bandap tai agichek komoswek choton nyolu kotakotes serkali chepkondok Che kigochin boisionik Cheu chebo chobetab oret ak boisionik alak en emet koyoe kouit sobet mising ko alyet nebo tuguk cheu amitwogik olon alisie koyoe kouit mising alyet nebo sobet ak kit age ko matindoi bik boisionik

Emetab Kenya en nguni kotindoi serkalisiek aeng miten serkalit nebo kaunti ak komiten noton neo ak kotindoi kandoik kwak serkalisiek twan kandoindet nebo kaunti ko ne inendet ne tononjin Ole nyolu kindochindo kaunti ak kotete boisionik chekere kole kakikonob sobonwek chebo mengik en komoswek Che terter kobwotutik chebo kandoindet noton nebo kaunti ko Imuch koib walet en tekset ab komoswek Che negityin choton ko keyai boisionik Cheu chebo kechob ortinwek ak kinde kerichek sipitalisiek ak boisionik alak Cheu chebo siretab bik boisionik en kaunti Makat kotakosir kaunti kiboitinik chebo kanyoiset amun rorunotin noton kotoreti koger kole kakibos rorunet nebo boisionik en neranik

En emet nebo Kenya ak kompunishek choton chemi emoni ko mokinge kiboitinik che yochin boisionik. Asikesir kiboitinik konyolu kegur icheget ketebsen ngotko tos komuch koyai boisionoto magat en chito yon ibokosome kasit koib inendet baronok chebo somanenyin che iboru kole kisoman koit ano ago tindo naet netyan kosubgei ak boisiet nemoche koyai olon wendi chito kosome kasit komiten tebutik che keteben abakora en kompunisiek ak komoswek alak tugul chebo kasit. Alak en tebutik choto kiteben chito kelenchin tindo kenyisiek ata koten koyai boisiet nemoche kigochi ak keteben kora andokigochin kasit koyae ne asikoker kole kasulda kompunit neyochin.

En emet nebo Kenya ko biik che chang kotienge icheget temisiet asikonyor amitwogik ak ole oo koyae boisionoto bo temisiet ko oret nebo mung'aret. Olon kagokes minutik en mbarenywan koimuch koalda ak konyorunen rabishek ko oret agenge nebo mung'aret. Miten ole imuch koibundo chito tuguk che kimokinge en temisiet en Kenya, che choto ko katoltoleiywek ak keswek che kiboisien en imbar. IMuch kosor chito en ole kioldoen anan koteb koyokto en oret nebo soet amun miten biik che yoe boisiet chebo koalda ak koibun agoi komosta neimeiten. Ko choton ko ortinwek che itundo tuguk che kemokinge en temisiet agoi ele miten temindet.

Nyolu en temik en emet nebo Kenya kotoi kipegengeishek chebo kobotik asikonyorunen toretet olon komiten tuguk che rortootin. Ongetoi kipagengeishek chebo temik, kotoreti ichek en tuguk cheu konetishet nebo ole nyolu keyaita temisiet asikenyorunen kelchin anan rurutik chechang. Angomiten temik kosuldaen boisionik en kipagenge cheu chebo koyai temisiet nebo mbaret neo kogachutge temik che chang ago kora imuchkoyai boisionik en kipagenge. Chebo ketoret temindet agenge en agenge kiyochi boisionik cheu keolchi inendet mbaret ne isuldaen kobotisienyin ak kora boisionik chebo kipagenge kotoreti temik olon kagoruryo minutik kochengi indonyoishek che kioldoen.

Asi keger kele ko kinyorunen kelchin boisienyon ko oret agenge nebo mungaret komiten ngatutik Che kinde serkalit ab emet Che ribe kabatik Cheu chebo kolangsi alyet nebo rurutikwak ange alchinen beit nemiten barak kogilgei temik kosuldaen boisiet nebo kabatisiet en kagilet ab ge amun ingen kole olon kagoruryo minutik kealchinen icheget alyet nemiten barak kobaten en ko negit ko kowalak alyet ab rurutik ab kabatik kikeregunen alyet ako chang minutik chemine bik ko noton nekikoyai kongem kabatisiet en temik Oleo agenge en choton ko anan komin temindet minutik en mbaret neo amanyor chito ne ale

En emet nebo Kenya asikobit iiku chi anan kenai kele kikisikchin emoni ako ii meng'indetab emetab Kenya konyolu kotindoi chito kipandet noton ko neboishoten en komoswek chechang' cheawendi akenai kele inendet ko meng'endet nebo emetab Kenya inyitei chito kosich kipandet olon kakoit kenyishek taman ak sisit makat en chito kotil kipandet en kenyishechoton ako asiketil kipandet komiten baronok chenyolu kotindoi chi asikwendi keteshiet nekitilen kipandok nyolu koker chito kole kaibot baronok choton chebo siket ako kora konyolu koker kole isubigei kainutik chemiten baruanoton bo siket akonyolunot kora kotindoi baronok anan kipandok chebo sikik chin tuwai en yoto

Ng'atutik chebo emetab Kenya kotinygei ak ripset nebo osnoshek komachomdoyotin en biikab emet kolul ketik amun choton kocheriben itondoab emet ako ole iburen tiyong'ikab timin amune simakichomdoi kora kilul ketik ko amun yoton ole kenyorunen beek anan ngeten yotok osnoshek chechang' akolon kemoche kotil chi ketik imuuch ko chebo kwenik anan yon kamochei chito ketit konyolu kocheny chomchinet kobun biik chetinyegei anan ofisaek choton ak osinoshiekab emet nyolu kwo kesirchin inendet lesenit nebo chomchinet kotil letit nekamoche ako asikekochin chomchinet komiten rabishek chemakat kolipan inendet ak kora kikochin ripset nebo kotil ketichoton yekakotwo komanda inendet

En emetab Kenya kokikinde arorutik chetokchingei kerip kamuritet nebo emet saratik chon makeboishe konyolu keker kele kakichop ole kilokchin asikebel anan ko en taonishek komiten komosta nekiyumjin saratik choton asinyon koib karit neiyumatei saratik ng'atutik cheribei saratik ko agenge konyolu keker kele kakilakta saratik tugul chon makeboishen en oret nekararan nemaimuch koib kamuritet nebo itondaab emet saratik komanyolu miten chemanyolu kebelen amun icheru iyet noton nemakataran ko saratik cheu choton konyolu kiyum asikobit konyikoib karishek cheibe saratik alak ko saratik cheu seleleishek konyolu keker kele makilakta en

Temik en emet nebo Kenya ko kigotoi icheget kipagenge ishek kwak ko temik. Miten kipagengeishek chebo temik chebominutik che terter miten chebo baetab kiyagik ago tugul koyae boisiet noton ne kararan koger kole kaisulda kobotik en boisenywan nebo temisiet. Toreti temik kipagengeisheju koger kole koigochi icheget toretet nemokinge asikobaraiten ichek boisienywan. Kerge ango kamung'arosiekwak che mengechen anan ko che eechen ago toreti kora temik kogochin rabishek choton chebo besendo, chemagat kowekta temik kotuten kototun kotar kobo komonut noton. Nyolu en temik kotoi kipagengeishek amun toretokse olon miten en kipagenge kosir yon chito agenge.

Eng' emet nebo Kenya komiten kipagengeishek chetoreti temik kipagengeishek chuton ko en age kora kokitou temik asikobit kotoret icheget en boishonik cheterter cheu chebo kebesenchi icheget rabishek akonyor kanetutik akobo oret neimuch koyai icheget kabatishenywai en oret noton nekararan bongonutik alak chebo kipagenge koyoei cheu kanetishet nebo temik asikobit konai temik ortinwek chekororon cheimuch koyai icheget asikosuldaen komye boishenywai nebo kabotishet kararan en kobotik koker kole kaisup kanetishoshek tugul chebunu kipagengeishek kwach amun icheget cheingen akemwochin tukuk asikobit kosipto komwochi temik

En emet nebo Kenya ko miten kibagengeit noton neteljin oratinwek Anan Ole boisioitoen bik Che miten en oret yoe boisionik Chebo koger kole kosub kiprutoinik ngatutik ak bik chebo karisiek ko moche koger kole kaisub ngatutik choton chebo mbar kibagenge I noton keguren NTSA noton ko neigochin bikap karisiek ngatutik Che nyolu kosub komiten en oret choton ko cheu nderebaek ko igochin chomjinet nebo koget karisiek kibagengeinoton bo NTSA bistoosiek Che momoche bik ab NTSA ko cheu chon kindo bik konyi karit en karit nekamo komuti bik Cheten choton ak alak kora ko chon kirwoe soiti en oret anan ko chon morote ge bik en karit ko alak en Che momoche NTSA

Temik ii eng emet nebo kenya komokchinkei icheket ii toretet nebo tukuk che terter, mokchinkei ketoret kinet akobo ortinwek ii che kororon ii cheimuch koboisien ichek asikosuldaen kabatisienywan ako kora mokchinkei ketoret icheket ii eng rabiisiek che inomen icheket kabatisiet, ak kora mokchinkei temik ii toretet ne oo neu nebo katoldoleiwek ak keswek chemine en imbarenikwak, nyalu kotoi temik kibagengeisiek che toretenkei icheket, komiten boisionik che yoe kibagengeit koker kole katoret temik akenge en choton ii ko kobangan tuiyosiek ii che kineten temik ii ak kikochin tukuk cheu keswek en beit nemiten nguny, ak kora kimuch kekochi toretet nebo chepkondok ne toreti kobaraiten.....

Olon karutechi olik ndonyo ko miten olietab tukuk cheterter en ndonyoishek ak asikonai chito nemoche koalis beitab ngoroik konyolu koteben oldoindet ak miten oldoik chekisir olietab ngoriet age tugul ko noton koyoei konyumnyumit kasit olon oldochin kastomaek chik ngoroik asikeker kele kakinyumnyum boishet nebo mung'aret ing' kwenutab olindet ak oldoindet konyolu keker kele kakisir beitab ngoriet agetugul en chekioldoen ndonyo konyumnyumei noton boishet amun makotebe olindet kole siling' ata ngoriet noni konyolu koyoei kou noto oldoik tugul chebo tukuk chemiten kora en ndonyo miten beishek cheterter kosupkei ak kiit neu ngoriet

Miten tuyosiek cheisuldaen biik cheterter, ako tuyet agetugul kotindoi komonutienyin, miten tuyosiek cheyoe biik en kwenutab, imuch kokanisosiek koyoe tuyet neisuldoen icheget saet nekisochingee, akomiten tuyosiek chetete kandoik chebo emeet noton koimuch keng'ololen boisionik chebo bandab tai, ko tugul ko tuyosiek ako tugul ko tete kiit agenge nebo kiit neking'ololen, miten tuyosiek chebo tupchosiek, ko choton keyoe asikobit kotestai konoyo tupchosyek, ak ngotkogamiten nemokyingen toretet kigochin toretet nemokyingen, kararan tuyet nebo tupchosyek amun toreti kenoiyo ako angotkogomi kiit nekaging'ololen ko boroindo noton nesiche tupchosyek asikobit kong'alalen.

Bik Che Chang en betusiek Che kimi en nguni ko boisien icheget simoisiek amun kigoik simoit kit ne ituitos bik chemiten en komoswek Che loen angobir bik simoit kongalal kotoreti icheget kopchei kii ne kotindoi age tugul en kasarta non kibire simoit ko miten Ole yoche koburto chi nebire simoit kit netai ko nyolu koik chito ne yebe it kogas kit ne mwochin nengolole twan ak kora koik chito ne kongkyin chito ne ngolole kotar kongolole asi konget kongalal aginee kit age anan Ole yoche kiburto kora konyolu kebakach tuguk alak chon Imuch koibu bolet nyolu kisten ge en Ole bole asi kegas ge ak chito nemiten en simoit ak kora nyolu keboisien lugait noton nekaran noton nebo mutyanet

En kasarta non achopchinikei temisiet en gaa, komiten banganutik cho andoi aker ale kasuldaen ii temisienyun ii en oret noton ii ne kararan, miten tukuk chomokchinikei sikobit kosulda boisienyun nebo temisiet, amokchinikei katoldoleiwek cho boisien ii en imbarenyun ak amokchinikei ii kora keswek, ko oleaibundoi kotienkei kele amine mbaret ne tian, olon ka oo mbaret ii ko imuch acheng garit anan ko pikipikit neibwon ii keswek ii ak katoldoleiwek akoi gaa, ako asibopanganikei aip ii tukuchoton ii anan makutik chebo temisiet, ko en kasarta non momiten rabiisiek ii aibu kotuten ak ayumi kotatun koyam amin en imbarenyun, ko choton ko alak en arorutik ii che kionde asoker ale kanyorchikei makutikyuk tugul chebo temisiet.

En kasarta non asuldoen temishet en mbarenyun ko en naba kora koui asianyor tiet kobun kipagenge en emet ole anyorune toretet nebo kipagenge ko kasarta non karorwo chepkondok akamokchinigei abarait temishenyun ko imuuch awo akasom rabishek chebo besendo aparaiten mung'arenyu nebo temishet kiit age netoreton boishonik nebo kipagenge kokocheng'won ndonyo neaaldoen rurutikab mbarenyu toreti temik chemengechen kipagengeishek en emet kocheng'chin icheget ndoyoishek cheoldoen rurutik kwak anan kokochin kora kanetishet temik akobo ortinwek chelelach chebo temishet chenyolun kosuldaen ichek asikoker kole kayai komye en boishenywai nebo temishet

Olon asuldoen ii temisiet en imbarenyun ko kikotoreton ii banganutik ii chebo kibagenge che kiinde kibagengeit ne toreti temik che mengechen, kironyorunen ii toretet ngatutikab kibagenge cheu chebo, kanetisiet nebo ortinwek che lelach ii che kisuldoen ii temisiet, ko kikokonon ngomnotet anai ale yoche ayaita ano temisienyun asikobit anyoru rurutik che chang ii che kerkei ak temik ii chemine ichek eng imbarenik ii che echen, ngatutik alak che kiranyoru kobun kibagengeit ii, ko cheu chebo keswek che kimine che kororon ak katoldoleiwek kora che nomekei ak ngungunyat en komasta ne abunu, kororon kora banganutik chebo kibagenge amun, ikochin temik rabiisiek chebo besendo kolongunenkei.

En emetab Kenya ko benkit ne telelchin ii olenyalu keboisioitoen ii rabiisiek ii en emet ko benkit noton ii nebo kwen nebo Kenya, yoton ii ko ele kere kole rabiisiek chemiten ii en emet ko tian, ako une ii kimnotet ii nebo rabiandanoton, swee ang ngot komiten barak ii kimnotet ii angekerchin ii ak dolait ii noton nebo emetab Amerika, yon miten boisionik ii che isuldoen benkit noton ne oo nebo Kenya, ikochin rabiisiek ii chebo besendo kora piik ii olon mokchinkei, ak koker kole kayaen icheket ii boisionik ii cheibu walet ak bandaptai, nyalu kora koker benkit ne oo kole karip kimnotetab rabiet nebo emetab Kenya asikobit komowo nguny ako kora komawo barak ii angekerchin ak chebo emet neu nebo Amerika.

Emetab Kenya kotindoi kaimutiet akenge ne noton ii ko kikoim temik en kenyisiek che chang, kikoimenkei temik kaimutiet ne ibu piik ii tukukab temisiet kongeten ii emet nebo sang kobwa emet nebo Kenya, amune asikoyoei piik ii kounoton ii ko amun tukuk chebo emetab Kenya kokere kolelen miten barak ii alyenyin ak komoityin icheket, noton neyoe kosor eng emotinwek ii chebo sang, amun ii miten nguny ii alyenyi, ak ngoyai kouniton kotindoi koim ii temik chebo emet nebo Kenya amun ii betyin indonyo ne aldechin icheket rurutikwak, nyalu koker kole kayai or ake tugul ii keesio ibunetab tukuk kongeten emotinwek chebo sang, asikeyai kounoton ii kendoi aisurut ne oo keip tukuchoton konome koale en emet nebo .....

Emetab Kenya ko naat en kamutunet nebo kiprutoinik cheng'eten emotinwek ab sang kobwone emetab Kenya miten tuguk che imutu kiprutoinik kongeten emotinwek kwak kobwa emet ab Kenya alak en choton kobwone konyoko kere tiong'ik chebo timin, ak olon kogobwa konyorunen emet aisurut non liponi kiprutoinik cheyobu emotinwek cheyobu sang. Miten oret neboishen biikab Kenya kong'ololchin kiprutoinik cheyobu emotinwek chebo sang. En icheget che kose lukait nebo kiingereza koimuch koityin ak biikab emoni. Ko icheget che mokose kechengin chito neiguyechin icheget ng'alek che mwoe en abakora ko kigisir chito nebendote ak kiprutoinik choto asiolon komoche kong'alal ak biikab Kenya ko ng'ololchin.

Korikab temisiet en Kenya ko chekiboisien kekonoren amitwogik kobun biik chebo komoswek cheterter en emet. Korichuto bo temisiet koyumi rurutik kobun komoswek chechang chebo emet. Iyumi kobun temik rurutik cheu bandek ak kogonor en korichoto asi angoit betut non makyinge biik en emet keoldechin ichek akmanyalu kimanda tuguchoton en korikab temisiet amun nyalunot koboisien biikab emoni ichegen. Ago miten kergonget ne nyalu kigochi icheget che kosostoen ngatutikab kimanda tuguchoton ak nyalu keger kele kakiginam ak icheget ak kirwokyi kosupke ak olewenditoi ngatutik chebo emet. Kit age kora nenyalu keyai ko keger kele kakisup ngatutichoto.

Asikobit kimanda tukuk ap temisiet en Kenya koba emotunwek chebo sang komiten arorutik chenyolu kesip akonyolu komiten chomchinet neyoku kibakengeishek anan serikalit ap emoni asikobit kimanda tukuchoto nyolu ko tukuk chekimondoi chebo temisiet ko chekororon ako che chomdootin en ngatutik alak eng tukuk cheimondo emet ap Kenya koba emotunwek ap sang ko chaik anan chon kiipchin chumbek akora imondoi emet ap Kenya tukuk ap temishet cheu mauek chekimine en komoswek che chang chebo emoni konyolu koker kele kakikochi chito lesenit nechomchin inendet komanda tukuchoton kongeten emoni koba emet nebo sang akonyolu kolipan inendet isurut nemakat kelipan asikimanda tukuk choton.

Olon kisuldaen olishet nebo tukuk cheterter chekimokchinigei eng' atkaitugul komiten ole kikoikoen kialen kosir komoswek alak miten kororanwek chebo kialen korik cheechen chebo olishet kosir siroshek chebo sang' kororanindo netai nebo korik cheechen chebo oldoishet koboshin biik beit olon keal tukuk chechang' ako itindoi kora chomchinet icheng'chigei tukuk chemoche olon miten nemecham ko en chebo siroshekab sang' ko kiit ne kakieldeun komamiten neimuch icheng' neichome ak kora ole kiyoitoi boishonik en korik cheechen chebo oldoishet ko kararan ako tilil kosir siroshek chebo sang' ako kora korikab oldoishet cheechen keoldoi tukuk en chong'indo angekerchin ak siroshek chebo sang'

Betushek chekimii eng nguni ko kikondo mising boishonik chebo muswongnotet che alak eng choton kochepoishen biik simoshek kwach simoit ko kiit nebo komonut eng kosorwek chekimi nguni mokchingei biik simoishek asikosuldaen boishonik kwak chebo betut ake tugul kimokchinikei simoit asike birten kebirchin tilionutuk cho kekasen chamet ap kee oletestitoi tai kiitok ko ter ter olebirtoi simoit en betut mi chito neimuch kobire simoit konyil oeng eng betut kotienkei kole isuldoen boishet aino en chito neimuch koyai mung'aret kobire simoit en ake kora kotebe inendet anan kobongoni boishonik chi ak kikotoret simoit konyumnyum ngalalet amun mamakat keba akoi olemiten chito yon kemoche ong'alal.

En kabatik en emet nebo Kenya ko miten ngatutik Che kikechob Che tinye ak kamandaetab tuguk ab mbar Che nyolchin temik Che isuldoen temisiet nebo minutik Che terter komiten ngatutik Che terter en minutik ak kora kosubge ak komoswek Che terter en bik chemii nganasok chemine chaik komiten ngatutik Che kikichob Che kisubi en Butet nebo chaik Makat en bik Che isuldoen boisiet nebo butetab chaik koger kole chaik komiten mabugoik Che kegonoren chaik Che keiben koba banda ak olon kogeib koba banda komakat keger kele kakimaa chaichoton asikokwer koristo kotomo konyon koib karit neibe konyon koba nga alak en ngatutik chebo chaik ko nyolu keger kele kakibut Kityo itik somok en chaichoton ko noton ko

Nyolu koyai or aketugul sirkalitab Kenya koker kole korib bik anan temik chebo emet nebo Kenya ak kochengji icheket eleoldieb rurutikab imbarenikwak, angeyai kounoton kooret agenge nebo keker kele kokitoret kobotik kosuldaen boishenywan nebo kobotishet en oret nekararan bokomonut ii keyoe kounoton kechengjin indonyo amun angot keib tukuk cheu inkwek en emotinwek chebo sang konyon kongeme ingonyor nebo inkwek en emet nebo Kenya amun inyokioldo choton oliet nemi ngweny ak koruojin bik chechang choton, konyolu keker kele kokiter en or aketugul altaedab inkwek cheobu emotinwek chebo sang akonyolu en kipagenge, koker kole moikoji chomjinet keib tuguchoton en emetab sang.

Temik chebo emetab Kenya ko missing' koibu icheket moshinishek cheyobu emotinuek chebo sang, miten kewelutik chenyoru temik olon ibu moshinishechoton amun abokoraa keyoche ichek aisirut nemiten barak kot missing' en moshinishek chekiibu kongeten emotinuek chebo sang ak olon kakait emetab Kenya koraa kotokomiten rabishek chekeyoche asikitwokwin inendet ii koket anan koib moshinishek chebo imbar, kewelutiet ake chenyoru temik angoib moshinishekab imbar kobun emotinuekab sang ko anan komiten barak kot missing' olietab moshinishechoto komoityin temik en emet nebo Kenya koal moshinishechoto ako kora anan komoimuche konyor chito neingen koyai anan koket moshinishechoto.

Bo komonut kwo chi kobikechigil amun chikilishet nebo borto ko makele kichikilin amun ketinye miyondo kobaten kichikili asikenai ngoto mitei miyondo kosip kecheng'un kanyoiset bo kamanut kora kebab chikilishet nebo borto kikweny asikenai chametab gei nebo bortowek chon anan komiten miyonwek cheung'chingei chito ak olon masip kenyor kerichek ko imuuch tuun koib asenet ako imuuch kobet chito sobet kobo kamanut angeker kele kakicheng'chi inendet kerichek en kasarta non tikemuchie kinya amun itei kasorwek che makenyoru kerichek ko noton amune nekebendi asikobit kenai koto kimuchei Kinya angikweny borto kenoei kele une chametab gei nebo bortowek chon akekonech ole nyolu ketepten dakitariek anan arorutik chenyolu kisup

Biik chechang' en emet nebo Kenya kokikotoi icheget konoretab chepkondok eng' benkishek en emet nebo Kenya komiten benkishek cheterter cheikoitoi boishonik chebo kokonorchi biik chepkondok choton chekonorchin ko chenyikotoreti chekakonor amun tuun konyikocheru komiten rabishek chetesotin kararan konoretab chepkondok eng' benkishek amun ripotin komyee en yoton nyolu keker kele kakinet biik tugul kotoi konoretab chepkondok eng' benkishek amun anan koit kasarta nekimokchingei boishonik chebo benkishek chuto mising' ko olon kakinyoru boishonik chebo serikali komochei kotindoi ole kokonoren rabishek ole uu benkishek amun makilipanen rabishek chebo serikali oret nebo simoit

En emetab Kenya ko olon mokyingei bik boisionik Che terter Chebo serkali ko ketoi Ole kichopen tuguchoto chebo serkali Che mokyingei bik en abakora miten tuguk Che kechoben kot nebo huduma center amun kikichob asikobit kogochi boisionik chebo kamanut koityi bikap emet kiboisien huduma center ketilen kibandet nekibet ak kora Imuch ketilen ak kechoben baronok chebo siget chebo lagok ak baronok ab sukul kora alak kenyorchin yoton huduma center kora ko ole kibendi inyorunen toretet en ngalek ab rabisiek en kipsomaninik chemiten sukulisiek ab barak anan komochutu rabisiek chon yobu kibagengeit ne besendechin kipsomaninik rabisiek ko Ani we huduma center kobo inyoru toretet ne kemokyinige

Temik chebo emetab Kenya cheisuldoen temishet en imbarenik cheechen konyoru icheget kewelutik en kasarta non mochei komanda icheget minutik anan ko kiyakik koba emotinwek chebo sang' kewelunwek chenyoru ko cheu chebo tukuk chen ibe cheu ndegeishek kwa anan koyochei ichek rapishek chemiten barak kot mising' asikobit kong'eten emetab Kenya akoi emotinwek chebo sang' kit anan kewelutiet age ko nebo konyoru icheget ndinyo neoldejin rurutik kwak en emet nebo bitonin choton ko alak en kewelutik anan kora konyoru kewelutiet nebo biik cheoldejin minutik kwak anan rurutik kwak age kora manyoru toretet kobun serikalitab emet kochenji ndonyoishek cheoldoen rurutik kwak

Miten tuguk che mogotin asiketech kipagenge nebo temik, noton ko neisuldaen bosionik che terter chebo kobotik. Asikotech kipagenge konyolu ko kigorurugok temik ak kotindo rabishek che chomchin anan che imuktechin icheget kosirge ko kipagengeit. Nyolu ko kipagengeit nebo biik cheite tibtem asikechomji kotoi kipagenge ago olon komoche kora kotoi kipagenge konyolu kobor kamuget nebo koyum rabishek che imuktechin kora ichek konyor barwet noton nebunu biik chon igoitoi lesenishek chebo mung'arosiek mising kochebo county lesenishek choton anan barono chebo kurupishek ko che iboru ak kenia kele kurupishek anum chebo temik kotindoi chomchinet konam kipagengeit ab temik.

En emet nebo Kenya kobo kamanut keger kele kagiyai chigilisiet nebo bikap emet Che tindoi boisionik amune si keyoi kounoton ko anan kochuten bik makoraek koyai boisionik Che makisirchi icheget ak konome rabisiek kobo kamanut keger kele kakiyai chigilisiet ab bik chemiten en boisionik ago kora komiten bik Che mi boisionik ko kigisir kobaten mobendi icheget kosuldaen boisionichuto Imuch kosire ge komi komi boisionik kobaten miten icheget korikwak kosuldaen boisinik kwak kamanutiet age kora nebo chigilisiet nebo kiboitinik ko asi keswa angot kosuldaen boisiet kou Ole nyolu angot koyoe tuguk tugul kou Ole Makat anan kochuchugat Ole yoitoi boisienyi bo kamanut asi keger kele kachulchige kiboitinik boisiet

Emetab Kenya kotindoi kibagengeit ii ne kiketoi, ne kere kole katoret kongololsechi makutik ii chebo temik en emet nebo Kenya, isuldoen kibagengeini boisionik ii cheu chebo koker kole kachengchi temik ii tukuk che boisien en imbarenikwak cheu chebo keswek ii ak katoldoleiwek cheboisien ii en imbarenikwak, ak kora nyalu en kibagengeini kotoi kanetisiet ne inete temik ii, akobo tukuk che nyalu koyai en komoswek chemi kosupkei ak ole uu itondab emet en komoswek chemiten pichoto, nyalu kora en kibekengeini koker kole kachengchi alyet ne kararan ii nebo rurutik ii eng temik, asikobit ii komakiolchinen beit nemi nguny ii tukukwak, yoe kora boisiet nebo koker kole kachengchi ole aldoen ii kabatik....

En emetab Kenya komiten kibakengeit ii ne kiketoi ne kere boisionik chebo temik, kere kole kakiolchinen ii temik ii rurutikwak ii beit noton ii ne kararan, akotoreti kora kongololsechin temik, komwatechin ii makutikwak ii en serikalit, nyoru temik ii kandoik chebo kibakengeishechuton asikobit kotoret ichek komwaita kaimutik che bune, boisionik alak chebo kibakengeit nebo temik ii, ko koker kole kakiyochi imanda temik en kasarwek tugul, mising ii ko en kasarta non kaalda temik ii rurutikab imbarenikwak, kotieme koker kole kangalalsechi kelipan ii en kasarta ne noton, ak koker kora kole kakialchinen temik ii rurutikwak ii beit noton ii ne kararan, ako kobos kora boisionik chebo kanyanyasanet nebo temik.

En kasarta anan betusiek che kimi en inguni, ko chepyosok ii koyoe boisiet ii ne kerkei ak neisuldoen ii murenik, kobaten kikeker ii kouon miten nguny ii en eleyoitoi boisiet murenik, kobaten imuch akichek koyai kwonyik boisionik ii choton ii che kororon, miten kelchin ii ne bitu en kayumosiekab kwonyik en kwonyik, amun imuch kotoi kibakengeisiek che iyumen ii rabiisiek ii che alen tukukwak ii koicheken, imuch ko chebo mungarosiek ii anan ko chebo temisiet, koyoe boisiet kwonyik ii nebo koker kole, katoretkei ak ichek ii icheken en icheken kolong sobonwekwak ii ak ichek, yoe kayumosiek chepyosok kora cheu chebo ketemchinotkei imbarenik ii en piik chemiten en komoswek ii chebo gaa, ako kora kosuldoen boisionik alak cheu chebo koyum kora chepkondok che kiwirchinotekei.

En kosorwek che kikimengechen ko kitam kiarorwech atindonik batiemishek cho ak bomorishek chechoket en kosorwek chotok kikimwowech atindonik chebo komosta anan imbaret nelo nebo Nairobi mwaat kele mbaranoton lo Nairobi konekitam komiten kiplelachek ak kiboishechin bomorishek cho ak sikiik chekibo tai kiplelachek en komoswek choton kingwo chi kobokoyai kasit en yoton kemwoe kelelen miten kap chumba amun kisuldaen boishonik kotoreti kiplelachek kitam kekuren biichotok kakuriek en kosorwek choton amun kiboishen biik chetuen koyoen boishonik kwach ako mbaret kora nebo Nairobi ko konayat kikiboishe biik chekimokorek ako en nguni konaat ko taonit neo en emet nebo Kenya.

En biik chetindoi korik cheikombwonchin biik alak kekuren icheget mokorek chenomu korik komiten biik choton che kikombwandechin korik chelipani rabishek kwak en kilas arawa kotindoi oret neng'ololjinen mokorechoton ak meng'ik chi mising' ko en ng'alek chebo lipanet nebo kot miten korik chelipani en kila arawa akomiten chelipani en kila arowek somok kotingei ole ki yonjindo mokoriot ak biik chik chemenye korichoton imuch konyo mokoriot akong'alal agenge en agenge akobo ole nyolu kolipanda kot biik chemenye korichoto anan kora koimuch kong'alal en oret nebo simoit akokuiyogei akobo lipanet ko choton ko ortinwek cheimuch kong'alalen mokoriot ak meng'ik chi